Tuguk chemile biik chokere en pichait niton, ko omongu ole boiboi amunen chekit, nekogikochi icheket chekit ab elifu mia moja nekokigochi. Omong'u boiboi akobo chekitinito, ago among'u kora ole chekit nii ko kogikochin mara chi nebo biashara niton amun en batenywan ii ogere kou nemi biashara nebo chito so omongu kogikochin rapinichuton kotoreteng'e kasit niton nebo biashara omong'u ole nebo ng'oroik.

Amang'u ale kii ne tesetai en pichait ni, komi chi ne pangani rabinik chiik, kondoi tuguk, kondoi rabinik anan um kondoi kole tot koboisien rabinik che ten kole, en tuguk chiik chebo. Koun netai kale personal, ko tuguk chechik che imuchen koboisien mara koalisien, koyai tuguk chik, koyai biashar a chiik. Ko nebo aeng,' kokale beauty. Ko iin beauty ko imuche koek tuguk che mara, koimuche konde chii, mara kotindoi budget nebo rabinik chebo mara salon, anan koba keyai tuguk keslach siyok, anan kobo ketilchi sumek. Ko en nebo somok, kokale shoes. Ko enotok um ko kotondoi budget nebo rabinik chebo koosiek chiik, rabinik che imuche koalden koosiek chechiket

Echek en korenyun kemine chaik, ak chaichuton en inguni komayaach koikityok kokoyet robta Nebo koyaat kobirobir chaik kabisa nekoyaach I kebutyi chaik kweny Koran komokoibe kompunit netamkoibe chaik kolelen yachen chaik, ko en yoton kokobar ngalekab chaik kabisa ak kwo ngweny beit. Ko en inguni kokonaam kowalak koruut chaik alak Che koroon I,ko en inguni komayach kokowalak kimuche any kebutyi kinde kompunisiek che terter.

En boishonito bo chaik ii ko amuche oleii biik tukul moe muitaet kabisaa amun sait akee kokaran Beit ko sait ake komii ngweny kabisaa, koyoche kemuita ak kerib kityok chaik keyochin ketile chaik chon koechekitun kabisaa asitokong'otyo chekoron. Ko en kila koyoche kinde mbolea kora sikochok chaik akotesak kiloishek, so kinolenchini biik tukul koyoche korib chaikwak konde mbolea elebek arowek mara somoku en orowek kila somok konde mbolea sikochok chaik ak kotesak kiloishek.